ũyũ nĩmũndũ ũreka mathabu, mathabu ma mũcara wake thutha wa kwamũkĩra mũcara akamenya kĩgĩna kĩigana ona kĩa mũcara wake agũgĩtwara he maũndũ make we mwene kĩũmbe, kĩgĩna kĩigana ona agũgĩtwara harĩ ũthaka, kĩu kĩngĩ agũgĩtwara harĩ iratũ. Kwogwo ũyũ nĩaronekana nĩ mũirĩtu nĩũndũ nĩaigĩte mbeca ciake cia ũthaka kando. Na otarĩngĩ nĩharakĩoneka gĩbeti gĩkĩ gĩakwa nĩkĩega tondũ nĩagĩte gĩbande, kĩna mĩhuko. Nĩagĩte gĩbande, nĩaigĩte kandi ya mbeca. Na nĩagĩte mbeca cio cienyewe. Kwogwo ũyũ nĩ mũirĩtu mũgĩ.

Gĩkĩ nĩ gĩceceni gĩa gũcenjia mbeca na nĩharoneka ĩno ĩhana ta rĩ macini nĩĩroneka ĩna mbeca cia mabũrũri mothe, haha nĩ ndĩrona hena mbeca cia Amerika, nĩ ndĩrona hena mbeca cia mabũrũri marĩa mangĩ na kwoguo okorwo wĩna mbeca cia Kenya na ũrenda cituĩke cia Amerika ũgoka ũgacenjeria haha, okorwo wĩna mbeca cia Amerika ũrenda cituĩke mbeca cia Kenya ũgacinjeria haha, nĩ ndĩrona hena mbatoni ya kwambĩrĩria gũcenjia ĩĩ naaa nĩ ndĩrakĩona hena mbatoni ĩngĩ ya gũcenjia rũthiomi rũrĩa ũkwenda kũhũthĩra.

Gũkũ bũrũri -inĩ mũndũ akinyia mĩaka ĩkũmĩ na ĩnana gũtuĩkaga nĩ agimara kana nĩ atuĩka mũndũ mũgima na mũndũ ũcio nonginya aheyo gĩbandĩ. Na rĩrĩa ũrenda kuoya gĩbandĩ no nginya wambe ũthiĩ kũria intaneti rũhonge-inĩ rwa thirikari rũĩtagwo E-Citizen nĩgetha ũmbuke kuoya gĩbandĩ gĩaku, ũmbuke tarĩki ĩria ũgathiĩ kũoywo ĩrore kũrĩa Huduma nĩgetha gĩbandĩ gĩaku kiume.

Ũyũ nĩ mũrigitani mena mwana mũnini na nĩarakĩoneka mwana ũyũ ni guoko arathondekwo kana ni guoko kũrarorwo. Na mbica ĩno nĩ ĩroneka yoetwo kahinda kahĩtũku wee, kana kĩhinda kĩrĩa kwarĩ na mũrimũ wetagwo wa Corona. Tondũ nĩ maroneka marĩothe erĩ nĩ mekĩrĩte barakoa. Ndagĩtarĩ ũyũ nĩ arakĩoneka nĩ ndagĩtarĩ urabacĩrĩra mwana ũyũ na mwana nake nĩ arakĩoneka arorete ndagĩtarĩ maitho, koguo nĩ mwana wĩna ũrũme ũtaretigĩra thibitarĩ kana ũtaretigĩra ndagĩtarĩ.

Rĩrĩa ũreka ũndũ ũyũ no gĩnya ũkorwo wĩna ũgĩ, kana ũmenyo wa ũhoro wĩgiĩ thitima nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ. O rĩngĩ nĩ ũrabatara ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo tester, tester ni mũcumarĩ wa kũrora kana hena mwakĩ wa thitima kana hatirĩ rĩrĩa ũreka ũndũ ũyũ nĩgetha wĩgĩtĩre ndũkahũrwo cooku

Ũngania wa magoti nĩ wabata mũno harĩ rũrĩrĩ, tondũ rĩrĩa o mũndũ anyitanĩra na thirikari nĩ getha monganie igoti, igoti rĩu nĩrĩcokaga rĩkarehe ũthii na wa nambere thĩiniĩ wa itũra rĩanyu. Okorwo nĩ kĩndũ ta macukuru, makambia gũtwarithio na mbere, okorwo gũtirarĩ na irathi cia kũigana cigakwo, okorwo nĩ bara otaguo, thirikari ĩkoya kĩgĩna kĩu kĩa kĩa igoti rĩrĩa mũrutĩte ĩkamwakĩra na ĩkamwĩkĩra maũndũ marĩa mũrabatara.

Kũgucia mbeca kũhũthĩra mũtambo wa thimũ yaku kuma kũrĩ bengi nĩgetha ciũke thimũ-inĩ yaku, ũndũ wa mbere ũbatiĩ wakie data cia thimũ yaku, nĩgetha ũhote kũhingũra eeh App ĩno ya, ya bengi, nĩgetha ĩkũrehere maũndũ marĩa mothe kana makinya marĩa mothe ũbatie gwĩka, na hena makinya nanĩ maganĩtio, hena ikinya rĩmwe rĩkoragwo rĩandĩkĩtwo kũruta mbeca, kuoguo ũkũhihinya kũruta mbeca, ũcoke wĩkĩre mbeca iria ũrenda kũruta, nĩgetha ũcoke ũreherwo namba, namba yaku mwene, ĩtũmagwo hau thimũ-inĩ yaku, ũcoke ũmatũmĩre, nĩgetha magwĩkĩrĩre mbeca thimũ-inĩ yaku.

Ũndũ wa mbere haha nĩ ndĩrona hena thimũ, na thimũ neyabata mũno tondũ nĩgĩteithagia mũndũ, gwetha maũndũ maingĩ kũrĩa intaneti-inĩ marĩa tũĩ na marĩa tũtoĩ, nĩgetha tũmamenye makĩria, ningĩ thimũ nĩ, oho thimũ nĩteithagia mũndũ ndagakĩmboeke, rĩrĩa hatarĩ na ũndũ areka kana hatirĩ kĩndũ kana, wĩnyoike handũ no thimũ wĩ nayo kwoguo nĩ gũteithia ndũkamboeke, ningĩ nĩ ndĩrona hena mbeca haha na ciumĩte kũrĩa gwa TALA nĩ mbeca cia loan na mbeca ici nĩ njega mũno tondũ no igũteithie kũhingia tũ maũndũ twaku kana tũmabataro twaku.

Thĩiniĩ wa ũrĩmi gũtirĩ ũrĩmi kana mĩmera oyothe ĩtabataraga maĩ. Gũtiraringana nĩ maĩ manini kana nĩ maĩ maingĩ. Nakwogwo rĩrĩa mũrĩmi atua matua magũkũria mĩmera na maĩ, mĩmera ĩo yake rĩrĩa aitĩrĩria maĩ kũrĩa mũgũnda, mũgũnda wagĩa no ũgunyu, mĩmera ake nĩhotaga kũgucia maĩ kuma tĩrinĩ, nĩgetha mĩmera ĩo ĩgakũra ĩna hinya . Naũrĩa ĩragĩkũra ĩna hinya nĩguo ĩrutaga magetha maingĩ kana ĩgaciara maciaro maingĩ, maciaro kwa wĩingĩ nĩgetha magetha namo makaingĩha.

Ũndũ ũyũ nĩwabata mũno na wamwanya harĩ mawĩra-inĩ maitũ. Tondũ nĩũkũragia wĩiguithanio thĩiniĩ wa aruti a wĩra, kana aruti a wĩra na anene ao, kana anene na anini ao. Nakwogwo nĩmwega mũno na nĩwabata na nĩ wonanagia ũrũmwe na kũnyitanĩra harĩ kũruta wĩra, nĩgetha mũndũ mothe magakorow me manyoroku na magathiĩ wega hatarĩ mĩhĩanga kana hatarĩ na wĩiguithanio.